Kaluwore gi picha maneno kae ni, chiemo ni iluongo ni rech. Kendo mae rech aina mar ngege, to mondi mi ilos chiemo aina ni mowuog maber kendo mamit kabisa, mokwongo biro dwarore ni inyalose tieng' nyadi riyo. Nitie mano minya chwako, lakini kaluwore gi moket kae ni, mae ikwong ikete mo. Iwang'e maber motholre kabisa, kosetholre mo mochiek maber, aito ikawe ichielo nyanya, kitungu, hoho, inya keto viongo mopogre opogre, dania gini, chumvi. Kisechielo nyanya gi chumvi gi kitungu maber aeto ikete, ikawo rech mane isewang'o e mo, iketo e nyanya miloso ni. Kendo imedo ne pi mathin mondo mi obed gi sup mabor, ichwake maber momakre gi nyanya molokre maber e kala kate rangine. Bang' mano itoke, inyasave gi gimoramora kata kuo.

Kaluwore gi picha momiwa kae ni, chiemo man kae, jok moko nyalo luonge ni pilau. To kaluwore gi kakitede, mokwongo ikwongichwako ringo maber kasto iwe mochiegi, kati nya wang'e ikete mo mowang' maber. Kosewang', ichielo kitungu, nyanya, hoho, gi viungo mopogore opogore. Ke iye ka be inya neno ni nitie waru, ichiele gi ring'o. Ka ring'o ni osechiek maber mo mo mo losre maber, inya medone mchele. Imedo mchele e iye, kendi medo waru. Kata mokwongo inya kwongi keto waru, monde ka waru okwongochieg maber mayom. E koka bang'e, iduogiolone mchele. Bang' mae, ibro medone pi mathin, pi moromo mchele mar chiek. Ka wawachni iketo mchele kikombe adek, inya keto pi glas auchiel. Irite ma pi duon maber mochieg maber mayom. Inya save ne ji bang' kosekwe.

E picha mano maneno kae ni, chiemo ni inyaluonge ni spageti. Jok ma jok moko be nyadende ni noodles. Lakini ng'enyne kata thoth ji ong'eye kaka spageti. Kendo spagetii en achiel e yi chiemo mago mayot minya chamo lunch time kata gotieno kapok idhi nindo inya tiyogode ka sapa. Mondo mi ilos chiemo ni ikuongo ikawa nyanya ing'ado maber. kitungu ing'ado maber, hoho ing'ado maber. dania be ing'ado maber. Bang' mano iketo mo e sufria kendo ichiel kitungu gi nyanya gi viungu miloso gi te kiwe dania oko. Ichielo gi ma gichieg maber aito imedo pi mathin ne viungu miketo go. Bange ibiro kaw spageti ni koa e paket magintie ituro gi mathindo thindo kata e diere. Luwore gin kaka idware. Kisekete, ikete ek kiungu manichielo cha, timedo ne pi mochwakre maber ma pi dog piny pi be ok iket mang'eny ahinya. Bang' kanyo inya save ne ji. Inya save kata gi mchele gi chiemo mamoko.

Chiemo mineno kae ni, ma rabolo, rabond ateda kata e dho swahili jok moko luonge ni matoke. Ng'enyne oyudore e pinje ma Kisii. Lakini ka luwore gi kwayo mane wakwayo culture koya kuom jo Kisii, wanbe sani wanya tede gi mor. Mondo mi ited chiemo ni, ibiro ng'ado nyanya, kitungu, gi vuingu ago midwaro mang'ey maber. Bang' kanyo ibiro poko rabologi. Ipoko gi kasto ing'ado gi miluok gi maler. Kiseluoko gi kiungu maniweyo mae en nyanya gi kitungu kata gi hoho luwore gi viungu midwaro. Kosechiek maber mobedo mayom ma nyanya otore maber, ibiro kaw rabolo ni kendo ibiro medo e yi viungu mosechiek maber mane yi sufuria ka. Bang' kanyo, ibiro kaw pi. Pi be ok iket pi mang'eny ahinya manyadwaro ket dhadho ne olal. Kata manya keto sup bed mang'eny ahinya. Irito ma pi ni chwakre maber mochwak rabolo gi maber ma rabolo bed mayom. Bang' aknyo inyamedo diania e wiye mondo omed dhadho mang'eny. Chiemo ni inyalo servo ne ji koro.

E picha maneno kaeni waneno nyako cha ma jaber moting'o chiemo minyaluong ni sambusa mano e dholuo jok moko luonge ni samusa. Luwore gi kaka idwa tede. Nitie samusa ma mago nigi ring'o e yigi. Kendo nitie nitie gik mopogore opogore. Moko inyaket ne gi nyaka mchele. To mondo mi ichak loso chiemo ni, ibiro bago ngano, bang' bago ngano, ibiro loso nganoni maber ka ng'a loso chapat mana mathin mok mache ahinya. Mana mathin. Bang' kanyo koro luwore gikoro midwaro. Kidwaro sambusa ma weng'e ma kawaida man gi olayo e yiye. Yudo ka isechwakio oloyo. Ichwako olayo michielo maber. Koro e wi ngano manisebago mirol maber mathin cha ibiro kawo olayo mathin. Olayo gi iolo e wi mogo mane igine kacha ka kasto ibane maber momakre maber ma onge kuma nyapuko olayo mang'eny ahinya. Bang' kanyo yudo kiketo mo e mach. Ibiro keto gi maber e mo cha mochieg molokre ma brown kama mobed mamit. Kendo koselokre tigole mondo kik owang'.

Mhm, chiemo man ka ni, omit kata kinene gi wang'. Ma inyawacho ni ring'o fry, kendinyayuodo ni en ring dhiang', en kata ring anguro, onya bedo kata ring'o no mar diel. Bathe kanyo ineno alot, nitie kuon kendo gi kachumbari. Chiembo aina mo mojawang' gi mo, ok yot mondo mi gikethre ahinya ka ring'o ma ka ni. Lakini kiweye kuma rach, kuma lwang'ni, kumonyayudre gi gik maricho to bro kethre piyo. E yore go achiel minya ritogo chiemo ni mondo kik okthre, inyaketogi e frij, inya kata keto foil, aluminium folil inya umogo wiye maber mondo kik muya odonj e iye. Nikech muya kosedonjo ei chiemo, miyo speed kata keto kiwango ne mar kethruok cha mondo odhi malo ahinya. Kaluwore gi bacteria kata gigo mane iye, gibro dongo piyo to mano bro miyo chiemo kethre. Inyaketo chiemo ni e frij, chiemo ni inya kata kane e kabat. Kasto bang'e kidwa chame tidwogimure, iwang'e maber mondo kik owichre kata obi okethre.

Tijni itime e aluora mang'eny kendo mae inyawacho ni en rito dhok kata rito jamni. E dhok e kinde mang'eny waseng'eyo maber ni dhok konyowa e yore mang'eny. Dhok nyamiyowa chak. Dhok nya miyowa ring'o. Ne kata jogo mnie industry mag loso wuoche, pien dhiang' inya tigo e loso wuoche motegno kendo wuoche maber kabisa. To mondi mi ichope magi, luwore gi arita ma imiyo dhiang' kendo luwore kaka dhiang' ni irite. Mondo mi irit dhiang' nyaka oyieng' maber. Mano luwore ni nyaka idhi kwath. Kata jogo mok dwa dhi kwath inyakelnegi chiemo ka hey. Mago lum motuo kendo iket maber okan maber mohikre ne dhok mag chamo. Mondo mi iritgi kendo chuno ni isik ing'iyo gi, ber mar gi kendo inya chwo gi kata yath gi jo lony mondo mi kik gimak tuo manya hinyo dendgi. Dhok kuom higni mang'eny osekonyo dhano. To mondo min gidong maber, ritogi kendo ng'iyo gi maber enyamiyo gimiwa

Kaluwore gi pich moket ka ni, inya wacho ni japur ni. mokwongo ma rabolo. Onya bedo rabolo no mar ateda. Kata onya bedo mano mikwogo cha. Rabolo en chiemo maber kendo osekonyo ahinya oganda wa. Obedo oganda joluo, obedo kata jo kisii. Osekonyo mang'eny. To kidwa kete mar ateda, ok ibirito ni nyaka ochiegi e yath kuma entiere no. Inya gole ipoke maber aito itede. Nitie jogo be mohero rabolo mochiek. Inya rite ochieg e yath mano ko oonge gi kute. To bende yor moko mag kedo rabolo ochiegi minya cham en kaka inya kuogo rabolo. Mano kosetegno maber. To mondo mi be rabolo icham rabolo mochiek maber nyaka irit motegno. Ma rabolo ma chiemo mayudore kuom haraka kendo ok odwar yore mang'eny kendo timo gik mang'eny. Inya kata boke, inya chiele.

Mokuongo' tiktik ma tich manya wacho ni mar pitho jamni, kendo jamni moketwa kani e picha ka ma inyalo luongo ni diel, diel konyo e gik mangeny, diel nyamiyowa ring'o, diel kata pien diel inya tigo e yore mangeny nitie jogo ma nyalo loso kode wuoche kendo inyalo tero kata e kambi ma loso wuoche nyakeloni yuto maber, diel e lwedo machielo be nyalo konyo wa e yuto mag chak, kendo chag diel mit kabisa, orachar kendo opoto maber, nitie jogo mohere, gino mabiro e pacha en ni diel diel okdwar weche mange'ny, diel en gima nyalo kwayo kata kende luore gi aluora ma be en tiere, ka po ni obedo matuo inyalo luongo jolony mag thieth mag jamni mondo ongi'ye, to diel ok en jamni masik bedo matuo kabisa, kendo en achiel e yi jamni mayot rito kabisa

Kaluwore gi picha man ka ni inyaneno ni nitie gweno. Kendo en gweno mane osetoyo man gi nyithinde. Gweno ka wachak waduogo e weche mag jamni. Gweno gin achiel kuom jamni ma yutege ber. Ng'eny ji onge gweno nikech gweno konyo e yore mang'eny. Kendo inya yudo tong' ko a kuome. Kendo tong' inya chielo. Toing' inya kata boko. Okelo protein e del. Tong' ber ne del. E lwedo machielo nitie ring' gweno kendo ring' gweno mit kabisa. Mano nyalo biro e yore kaka mothol, inya wang'e e mo. Jok moko be ohero ring gweno kochiel maber. Gweno en achiel a yi jamni ma be yot rito. Nikech gwano ok dwa ni osik okwaye ka dhiang' kata ka jamni moko. Tek ni gweno iserite maber, ichwoye yath, imiye chanjo maber, obiro dongo maber kendo onyuol tonge mang'eny kendo orit nyithinde. Tijni ni gi.

Mokwongo tik tik, ma tich minya luong kata ni greenhousing nikech mondo mi ipidh maua madongi kendo gol maua ma jaber, en tich matek. Ok oyot kendo kabisa. Tijni kidwa time nyakibed jabur ma be olony e weche maua nikech e kinde mang'eny wayudo ni maua ji mang'eny okia rito gi. Maua konyo mang'eny. Mag gima kich tiyogo kelonwa asali. Kendo jogo matimo tich pidho kich ohero keto maua kabisa. Tijni kaluwore gi kaka onego time, lony ne dwaro gik moko kaka tins aina ma oti go ka gi. Mano bang' kisegologi e seedbed kata e greenhouse iloko gi e tins mondo ber ka gi nen maber mondo e koro ka ng'ato biro ng'iew to ok obet gi tich matek. Onegibend be gi kuma aluora man gi kwe kendo nigi temperature maber ma onge liet ahinya kata ma onge be ng'ich ahinya. Kumokwe kuma ok nya mono mi gikethre gi haraka.

Ka luwore gi picha ma mwaneno kae ni, gino matimore kae ni en ni magi jopur to kendo gigolo nduma e puodho. Nduma en achiel kuom nyadhi ma tijgi tek ka kuom wacho adier nikech nduma ok nyal dongo kuonde mago maonge pi maber. Nduma en achiel e yi lemo madwaro pi. Nikech nduma owuon olos gi pi. Nduma kodongo kuma onge pi obiro dongo motuo kendo kata kitede kochiek ok ochieg mamit. Kaluwore gi weche nduma, nduma gin lemo ma bok ok gidwa arita mangeny. Tek ni pi nitiere kendo ing'iyo gi ka gin maber. Ok gidwa gik moko ka go ne gi yath kata doyo ahinya. Ng'enyne e kinde mang'eny iyudo ni ok gidwa doyo ahinya nikech gin gigo ma gidongo adonga ma onge weche mang eny kendo yuto gi ber. En mana ni okwa ndalo mang eny mondo mi oikre.

Chiemo mimiyowa e picha kaeni mae inyalo luonge' ni bajia mano kaluore gi dholuo manie e south nyanza koni, bajia en chiemo mamiti kendo ginie achiel e chiemo mayot minyachamo sama iyweyo, bajia mondo omi ilose nyaka ibed gi waru , nyaka ibed food color nyaki bed gi pi, to mondo mi ichak ilose ikuongo' oboko waru, oboko waru machiek kabisa kosechiek mayom tipoko waruni bathe kanyo iserudo ngano, ikawonganoni iketone food color ee en gi pi to kendo liu maber, bang' boke ibiro nga'de slices mathindo thindo mopilre maber, tiketo slices mopilrego e ngano mirudo gi food color maber, bang' kanyo ibro kawe kendo ibro lutemo kasechiel maber mochig maber mochak tuwo eka koro ibrogole tinya savonego ji bange inya ketone kata tomato sauce .

En ni mokuongo' tik tik ka aneno tijnji, okanyal lero maber ni ango'ma timore ka, lakini kaluore gi kaka kaneno, mae anyalo wacho ni en japur mopitho ngano, ngano kawuoye ngano to anyalo wachoni ni ma ngano ma pok obedo mapok olos mobedo ngano mano molokre mogo miuse duka ka, ee ngano en achiel e chiemo ma thano oknyal timo ma ongego, nikech ngano, kiwinjo ngano to gimakwong biro e pachi en chapat, mandas kata chiemo mago mamokogo molosgi ngano ngano be mondo mipithi tije tek, ngano okinyal pitho apitha kumoro amora, ngano okinyal pithe e aluora kata gweng' manigi winy mange'ny nikech mano biro mone dongo' nikech winy ohero ngano ahinya, ngano koseikre tinyal inyal kete maber kaluore gi losro main godono gi kambi mago makawo ngano, inyalo timo distributions e kambi mago makawo ngano mondo mi iusnegi mondo olosgo chapati kata gi mandas.

Tijni ma tich minyi wachoni, mokuongo tik tik inyaneno ni mae jalang'o kendo en jalango' mano ma marito chiaye kata en kwath, to tijni aluorana en gi nengo nikech an adake border mar Narok kendo ji joluo, tijni iyudo ni iyudo kothi mbele kendo kabisa. Dhok gin gigo ma dwaro arita, kendo gidwaro chiemo maber, gi pi maber kendo mange'ny mondo eka gidong' motegno kendo dendgi olosore maber, dhok kaka newaseyudo ni gimiyowa chak, gimiyowa ringo' kendo inyalo ti kata gi piend dendgi, to mondo mi iyud magi te nyaka ihik thok maber, itergi kwath, gimoth pi maber, mondo mi thiang' gol chak maber nyaka bed ni ochiemo, nyaka bed ni omotho pi mange'ny maber, to kaonge' magi , thiang' kata dende ok bi bedo maber onyalo yudo kata tuo kendo gidwaro ni iritogi kendo jolony mag thieth ngi'yogi kata dwe ka dwe.

Tijno mano mar jo pur e picha kaeni, ok en tich mayot kaluore gi nge'yona, nikech mondo mi ipith alot mandong' maber, alot en chiemo achiel ma be tije tek mondo mi ondong' maber morom kare mar cham tije tek kabisa, alot dwaro arita , okodwa kuma onya yude koth nge'nye, okdwa kumaliet nge'nye kabisa, alot okdwar kuma winy nge''nye kabisa, winy kaka gweno kata winy mamoko machamo alot, alot be en chiemo achiel mo okonyal dongo kuma onge pi maber, mago e weche ma anyalo miyo nga'to ma dwa tich pitho alot mondo ekongi' gigo ma obiro romogo kapoko pitho mara lot, e picha ka waneno ka jogie gimio puotho drainage system maber kendo gibaro ohula mamono pi mondo ochung' kanyo achiel manyamono alot yudo pi mang'ny, nikech alot koyudo pi mangeny tiende brotho kendo mae nyamono japur yudo yuto maber.

Kaluore gi picha mano manenokaeni, aneno machine kae, kendo en machine mitiyogo e rego oduma, kaka wange' te oduma ema kelonwa mok kuon, oduma nyakeloni mok nyuka, kendo oduma nyalo kelo gigo mange'ny to kaluore gi picha man kaeni kawuono wapuonjre rego mar oduma, nekonyowa, oduma kaluwore gi weche gi kisayansiya ma wange'yo en energy giving food matiende ni en chiemo mano ma kichamo to omiyo del teko kendo omedi teko e del nikech okinya nyisa ni inyalo chamo michele pile to pod, en gino achiel manyak bedi nichamo pile, mano okochuno ni nyakicham kuon, inyalo chamo kato odumb aboka, odumanitie odumb abula to kawuono wauoyoni e rego, rego nyalo konyo maber, koduma nge'ny nyakonyo nikech obroduoko bech mogo piny to mano nyakonyo jo piny ee yoregi mag yuto kende kata mag chiemo.

Kaluwore gi picha man ka ni wanyaneno ni magi jolupo kendo gimako rech. En mana ni akia ni rech ni e dholuo to ok ang'eyo maler. Lakini mae inya luongo kata mana ni nile perch. Mano gi dho ngere. Gigo makelo mor ka en ni jolupo yudo yuto gi koya eyore mag mag mako rech. To mondo mi be ibed jalupo mayudo yuto maber nyakibed gi lony e yore mag lupo kata e yore mag bede pi. Rech e kinde mang'eny osekonyowa oganda joluo. En achiel e chiemo mane oganda joluo ochako chamo chon kendo okonyo mang'eny e del. Onya kelo proteins. Kendo wang'ere ka joluo onge wa ka joluo ni dhok manochako lupo chon kata mong'e weche lupo gi weche rech chon. Rech en chiemo mamit minya losi kendo inya kata use e yore ohala onya kelo mwandu.

Kaluore kae, anyalo neno ni mae yo ma itiyogo epitho matunda kata watermelon, kata yathi ma opogore opogore kata lemo ma opogore opogore kaluore gi sigana ma adwa wach kauono, we ati gi sigand watermelon, nitie kende mane kana adachako pur, ne na amua pitho watermelon to ma anite e yor Mihuru Bei kocha be kaluwore gi kaka unge'yo maber ene ti pie kendo en e tho nam, mano ne ber nikech mondo mi lemoni dongi' gidwaro pi maber kendo gidwaro arita maber, lakini kaluore gi kaka yuto manyuto gimanayudo ok en kaka nange'yo ni anya yude kendo oke kaka napango' nathi yudo, nayudo yuto matin to mano noya nikech, lemonie en lemo maduaro arita, odwa yath odwa ni ingiye sate sate to mae inge'ni kakapur nyamoni yudo secheni mag timo gik moko kata ohala moko, ee nikech mano nogolo chunya wach pitho mar pitho watermelon kata matunda moro nikech tiji tek kabisa.

Kaluwore gi gini maneno ka, anyawacho ni magi inyayudo ni jopur manetero lemo gi e chiro kendo yo manegitiyogo tero chiemo e chiro en tiyo gi punda. Nikech punda kuom higni mangeny', kendo kabisa kata kata kwere wa notiyo gi punda kaka yo achiel mar chopo gikmoko kumoro, kata e achiel mag transport. Punda ni, iyudo ni ndara rach koro ma e kende yo maginya tityogodo nyadhi gi e chiro. Kaluwore gi pichani chalo ka gima punda ni nomiye mzigo mapek kendo mane otame ting'o. To kaluwore gi teko punda ni nokonyal dhi mbele nikech mzigo manotingo ne pek mohingo dende. Ta ka kuom mae anya nyiso jopur ni mizigo ber ka iketo matin ni punda e ka mondo mi otim tich